Ore masaa niyeu tee teneuni kitung'uu, iyeu irpaipi le nkare, iyeu sii injembei, iyeu sii ee kanyoo tee nkai, iyeu orpang'a piitumoki aa atudung'o olchafu loo mbenek otii ine wueji aikunaki neja yes.

Ore kuna ropiyiani naji ne Women Enterprise, na keretoki ntasati tesiai olturrurri tenetum matejo ninyang'u ntokiting naijo imai, ore nena imai neeu ropiyiani tenkata naatae isiruai. Ore si enkae kidim kuna ropiyiani ainyang'aki inkituak ashu intasati intokiting naijo motiok, netumoki ataasie biasharani enye, idim si ntasati aiterunye biasharani kutitik naijo nosaen, ore pemirisho na ketum nince inakata ereteto ekuna ropiyiani, netumoki sininche anoto support ayau ereteto atua irmareita lenye.

Kadamu oleng enkolong nataasa enasiai na keji enasiai alo shoo. Ore apa kira kutitik kibulu, na inyototo tedekenya nikintanapi niok shai saare, ninya endaa, nilo airrita ntare. Ore entoki sapuk nadamu oleng kuhusu kuna kinejik, naa enkata apa natii shoo, naiminie ntare, naidong'i apa inoolong oleng. Marikino akata ajo ore nkinejik, na ntokiting naipatipat nekuet nepuo aing'oru enedaare, neeku kadamu oleng inoolong.

Ore enaiko iropiani ashu enkitobirata ena budget, e makeon tenaramatie nanu esiai ai makeon naa kaidim aa aa atayiolo enaikunaa iropiani ainei matejo nai tee nkitanyanyukuto, tenaata nkeek tomon najo napik nkeek are olturur kore kuna kulie keek uni nainyang'unye ntokitin nemaata. Neeku kesidai eneeta oltung'ani embudget enye amu itumoki atayiolo ening'ira aikunaa nyoo iropiani inonok. Kake tenimiata naa embudget naa kegol oleng' amu keeku intumia ake iropiani te nkoitoi nemishaakino tenkaraki naa nemiata mpangilio sidai niasie nintobirarie ropiani, kake tenaake eeata budget naake eutu e nkoitoi sidai nitumoki aa ataasie nyoo aitodolu veny vile ning'ira aikaja aitumia kuna ropiani.

Kajo ore entoki nagira aasa tenapisha, naa ormalimui ogira aisuma inkera, autaki imbaa naiusu enkiremore. Neeku kajo ore enapisha na ormalimui ele oitashe, negira nkera atoni, negira ai fundisha ,enaikunari esiai enkiremore.

Ore ene wueji naa episha torono nagira aitodolu eh, vile nagira iltunganak ainyial ormanyara. Anangaki oltaka neeku olchafu ele oltaka otanangakita iltunganak aitaa ewueji naa ninche enangirie sininche ilchafui lenye pookin.

Kidim atejo ee kegira sirkali ekaunti aaku megira aisingatia esiai enkigeroto orkijanani tiatua siatin ekaunti nemee taaa esiaitin meatae kake etasapuka esia eropare ,naaku ompaka ake nieta oltungani niyolo piitumoki anoto eiai ekaunti naa tenakata eshida sapuk natii atua ewejitin niking'ua amu ore tenkata sapuk mpaka ake nieta oltungani niyolore, naaku naa ore naa nkera natumito siatin naa noo orkasisin. ltunganak oyioloi ntoiwo enye te sirkali, neaku tenetii ilkijanani lemeyioloi ninche te ewueji naa kegol oleng peetum siatin. Naaku ina siai taata eropare natasapuk too nkauntini, naa ina peemetumito inkera siatin.

Kajo nanu ore entoki nagira aasa tene naa enkata olameyu ena, nitu esha, neeku ore enapisha kegira aitodolu ajo ketii olameyu sapuk nilepua enkolong oleng, kirowua oleng tenewueji, neeku naa aiko nejia.

Ore matumizi e intanet too nkera naa kesidai tening'ori keetai taata nkulie tokitin naa naa mayiolo ajo kejia apps te kimasai naa indim atipika esimu ino nitumoki aing'ura entoki pookin naba enaa enaasita enkerai ino te intanet. Neeku kesida ore nai mbaa naidimi atoduarie ee enkitumiata e intanet te sukuul ashu matumizi e intanet te sukuul, naa teneeku ore ele tung'ani ogira aitasheki naa kiidim atodua ajo kamaa enkata pookin nati kuna kera aitumia kuna mashinini e intanet, kanyo ing'orita, kanyoo edolita naa ore nai ina ina ina kata naa kidimi aitrailor aa a a a aatodol ajo kanyo nyoo eesita kuna kera esaa pookin natii intanet.

Ore enkoitoi nabo naitumia sirkali adamu iltung'anak morruak naa tenkitanyanyukoto enena ropiyiani e Inua Jamii naishore iltung'anak morruak ore sii toltung'anak tarruoishi naa ikena sirkali tenkaraki ore pooki kata naatai engelare naa keetai oshi ilorikan oing'uikini iltung'anak tarruoish neetai sii enkoitoi naa melak oshi ninche kodi ee teniata ina kadi oltung'anak tarruoish naa miruusuno tesirkali piilak iyie kodi neeku kaidim atejo enkoitoi ina naitayuo sirkali aaretie iltung'anak tarruoishi.

Ore ena siai naa kifaa neyiolo oltung'ani enkarna orkeek tofauti, neyiolo esiai enterit, neyiolo ajo kalo shani obulu tia te neterit naikunuo enaje. Neeku ore ena siai eunoto orkeek naa lazima pee eyiolo oltung'ani enaikununo esiai enterit o nkarn orkeek tofauti aikunaki neija.

Ore intokitin nadolita tene . Adolita esiai oo ebaare ashu, esiai eh esiai ehali osesen tine. Adolita esiai eaisinanisho, adolita esiai endaa wenkare , adolita esiai ositima tenebo ormanyara, adolita esiai eh eh adolita esiai eh enkop elulungata, adolita esiai eh hee economy ashu esiai eramatare olosho . Adolita si esiai ahaki oltunganak pookin aikonejia. Naa kajo ore oshi ena naa keimaki esiai naji ene sustainable goals aikunaki nejia.

Ore imbaa e technology tiatua indamunot onkera naa kidim atabol inkera damunot metayiolito taata mbaa kumok. Ata tinitii elakwani nebaa, melasima paa intaoni ake itii, pitumoki atayiolo ajo kanyioo taata nagira aendelea. Ore iyata taata esimu kuna enkaina dapashi naibung' esiai e internet, naa itumoki etumoki nkera atabol indamunot enye, idim si nkera aisumata eimu enkoitoi e internet, idim si nkera aisumata eimu enkoitoi e YouTube, kidim atabol ning'or neyiolou ajo kanyioo nagira aendelea. Na ore taata enasiai e internet, kidim si ai fundisha neliki nkera ata ninye matamshi ombaa nemeyiolo aikunaki nejia. Ore internet kidimi aitumia enaa ormalimui outaa tenitumiai tenkoitoi naishaakino.

Ore naji enkoitoi nidim ataretie oltung'ani olelatia lai teneeta enyamali enkare naa peyie karik inkopisini enkare, nikipuo aing'oru ajo kaji etii enyamali, netumokini naa atretoki yiok nikidim aiwuang'ie.

Ore nai tenanu naa kajo ore enkoitoi naishaa pesuji ilo tasat, kajo nanu kidim nai atiaki ele tung'ani opik iltung'anak egarri, kejoki, ore eloorika, kaomonu nai pemincho likae tung'ani otonie, amu kaata orkijanai lai ogira nai alotu, otii enewueji. Kajo nai nanu, ina idim ataasa. Petumoki inoitoi nai idim atusuja, Petumoki aibung'aki enkayioni enye olorika, tegarri.

Ore ena pisha nelimu intokiting kumok ore enedukuya itodolu ajoo idimai naa enkerai ena ong'otonye nagira aitashe awosh empisha itodolu sii ajo ore ena kerai naa enkerai naa natubulua neyiolo ena siai e digital itodolu enkishopo enye ore sii mama nitodolu orkishopie lormaasae ishopito irkarash lormaasae itodolu itodolu imasaa enyenak nena emurt itodolu eh orkuak lormaasae esiai osaen aikunaki nejia naa enetipat ena pisha tenkaraki kitodolu orkuak lormaasae nitodolu sii isiankikin are tofauti.

Ore enapisha naa kitodolu esiai elaata omali etaa keemi oltung'ani naa kanyorraa nanu enapisha, tenkaraki ore apake torkuak lormasai naa nkishu elakieki enkaputi. Neeku ore enapisha itodolu ajo inositai enkaputi ormaasai, nitashei, nelaki nereuni nkishu, ore oshi inoolong nenkolong osirua sapuk oleng, ore peyauni nkishu neyieng'ishoi, neyanyuni laputak, neeku ore enapisha naa kanyorraa nanu, tenkaraki naa kitodolu orkuak lormasai.

Ore entoki nagira aasa tena pisha naa nkera naagira aitumia emashini kuna mashinini kutitik naaji laptop. Egira aitumia newoshi empisha egira ninje aitodolu esiai e intanet tenebo teknolojia.

Ore ena pisha nitodolu entoki e dukuya eeh, etii siininche inkituak ashu noo mama tenebo eramatara egira aitodolu ajo keti sininche tenebo olosho easita eramatare ormanyara, neeku egira aitodolu tene ajo egira ninche aitashe ai aiung'a enkaina ajo ketii sininche tenebo kuna ee kuna tokitin pookin e serkali kulo turruri pookin le sirkali ooramat ormanyara. Neeku ore tenepuo ninche egira ainosu naboishu enye negira aalimu aajo ore ninche netii tenebo o lelo ooramat ormanyara. Neeku itodolu ena pisha esiai oo ntomonok tiatua eramatare ormanyara.

Ajo nanu meponari elaata e ai toki tenintumia enkadi kake tena iyata enkadi e benki naa kitelelek kitelelek enkinyang'are amu keeku inap ake ina kadi neminap iropiani e cash, neeku naa ore ee ee enkadi e benki nemeponaa bei tenilo ainyang'isho.

Tenaing'or nanu ena pisha naa kajo ore ena nee endaa natushumaki aishooyo msaada, amu kitodolu ajo enkata olameyu nidimayu naa sapuk esumash. Neeku kajo nanu kore ena pisha naake itodolu endaa emsaada ashu endaa eretoto nagirai aapuno aretie iltung'anak lemiidim anoto endaa tenkaraki netasapuka olameyu.

The right way for a child that wants to join our school to learn is first bring a transfer letter from the school they are coming from and their birth certificates and also parents Id photocopies and also accompany them and also tell them how much payment is required and also the school uniform and if they get all that then they can do an exam interview to join the school.

Ore mbaa naifaa neshilari naaji emashini nabarnieki nkera naa kajo nanu usafi entoki e dukuya, lasima niata loshi keek oisujieki emashini pee itumoki naa atodua ajo mingira alo naa ingira apik inkera moyiaritin neeku keifaa nizingatia oltungani usafi tenkaraki esia oo moyiaritin taata, neeku keifaa naa kenindip atabarna enkerai nisuj ina mashini nintokie barnie naaji nyoo? enkae kerai aashu likae tungani eifaa sii nizingatia ewueji ngira abarnishore ajo ewueji safi ,aiko nejia.

Ore ele naa orbene onapishoreki naa kitelelek esiai tenaa enkerai esukuul naa ketumoki atanapie mbukui enyenak eloito sukuul niaku meshaiki . Indim sii atanapie emashini naijo elaptop, neeku naa emali sidai oleng ena teneeta oltungani amu enkiteleleliaki enapata olololan. Niaku ipik intokitin , tenaa inamuka naa indim atipika , tenaa imasaa inonok , indim aisudoi naa ore sii enkata pookin ninapita ele bene naa kidim ataa mikipuri amu kelelek ining ashu teniinkien aitobiraki , nemidimi atawuapai.

Ee kaata engeno naitumia naitumia ena kipeta tenkaraki naa esimu enkaina ena naa indim atoosho , indim aingorie internet , indim airorie likae tungani tenkoitoi e whatsapp ashu kaidim atolimunye imbaa nagira aendelea te murua natii amu kaidim atoosho impishai aiko nejia.

Yes i can remember the days i did this as a kid when i was in school when some foreigners came and brought us laptops and we use to play a game of cards in them so i remember the first day i saw a laptop because i was a kid in class four in primary school when we were starting school so when i see this picture i am happy because i am reminded of that day those foreigners came and brought us this machines.

Ee ore tenkop ang' nemetumoyu intanet te leleki tenkaraki ee entoki e dukuya kiata enyamali ositima, naa ore ewuei pookin nitu ebau ositima naa kegol naa pee etumi mashinini kuna naitumia intanet, tenkaraki kore enkata sapuk naa solar itumiai. Ore sii enkae keti iwuejitin neme sidai ena network o simui, neeku naa ore entumoto e intanet naa kegol. Ore sii enkinyang'unoto e kuna tokitin naijo kejo keji bundle ashu duo enatoki e intanet naitumiai isimui pee etumoki ataasisho naa kegol oleng' tenkaraki naa naa enkinyang'unoto itegemea, ore sii ntoiwuo aang' nemeyiolo ninje esiai e entanet. Neeku mpaka niata enkanashe ino botor arashu olalashe lino botor piitumoki aikuna aja aa aitumia intanet, naa ore taata ee enyamali ee e enyamali sapuk oleng' na ina na ore tenitu etum inkera intanet naake eim intokitin kumok tenkaraki ore enkisoma a e taata naa..

Kajo ore entoki nagira aendelea tene naa kagira , ketii oltungani ogira aisomesha iltunganak, kegira aisomesha nyoo iltunganak. Niaku naa ore entoki naitadamu ena pisha tenadol naa kaitadamu enkata nabo oshi nikipuo kuna kisumaritin esiai , matejo ene muratare ontoyie , nitodoluni enkitobirata ontokitin naijo policies, neaku naa ore entoki naitadamu ena pisha naa ina .

Ore nai nanu enadim atoliki orkitok lai tenejo kailepie esiai , ore ene dukuya kangas ajoki ashe oleng tenkaraki nitoduaa esiai sidai nataasa , ninyoraa pekilepunyie manyaaki alotu ena nkae kiwango , niaku kajoki ashe oleng , tenkaraki ena rishata nikinchoo . Kanyok sinanu aibung ilaasak le siai naa ore naji enduata sapuk naata naaa , maifundisha, maisho kulo tunganak mafundisho kulingana we esiai naasita peekitumoki ataa ewueji nees esiai nailepa oleng . Esiai ee naitodolu excellence mayiolo enaidim atejo ina te kimaasae kake kaidim atejo esiai sidai naa , kisho yiook mashomi dukuya too nkolongi naponu , nikimboresha sii esiai olaasak lang le siai , nikincho nkardasini e sipitali, nikitumoki atalak irmushaarani tenkata naishiaakino, peekitumoki aishoo motisha oonkolongi naaponu .

Ore entoki nalotu ndaminot aainei tenadol enapisha naa number one esiai eseriani ore ena pisha nitodolu oltung'ani oizingatia oleng' esiai eseriani eneye nepik ee kuna tokitin naibung' mpishai oltung'anak oopuo etipika sii ositima neeku naa ore ena pisha kitodolu oltung'ani ogira aizingatia eseriani enye tiang', neeku ore ena pisha nitodolu oltung'ani oirecord mpishai enda camera natii ende eika aa pee edumu mpishai epooki tung'ani oba enaa olooim ene.

Eee ore peyie egol intokitin ang, megol taa dii oleng kake ore oshi intokitin nikimir tene naa intokitin original nikipu aayau tenkop nalakua nikintalangu ingariak. Niaku ore intokitin, ore entoki nilak tene naa itum entoki e quality eshumata oleng. Niaku ina paa ore peyie egol intokitin ang tene naa tenkaraki ekincho oshi iyiook iltunganak lang entoki naisul niaku ore entoki ninyiangu tene ime toron, imeee kopi eai toki entoki original naa ina pee idol ajo keilp bei ang alang inoorkulie dukayi pook

Kajo ore naai etoki etipat tenaingor kulo tunganak otoni tene. Naa kaidim atejo iltunganak ogira aitobir incheriani naramatishoreki tolosho, ashu egira aishoru sininche maoni enye naramatieki olosho. Neaku kajo ore naaji paa enetipat paas sinanu ena siai naa paatumoki sinanu aishoru damunot ainei kuhusu ebaye pookin naba enaa enaramat olosho lang ashu, enaramat enkishui e taisere.

Ore taata intokitin nekiata tene, ekiata duo taata inkilani onkera ng'ejuko, ekiata nkamuka oltung'ana botoro tenebo o nkera, nekiata nkilani eatua olewa, nekiata nchatii ng'ejuko esiai, nekiata ilkaputini le nkijape, neaku aiko neija.

Matejo keji olamirani lele duka Janet. Janet supa. Kamaa kagira aing'or esimu sidai, kake enimilep taa bei oleng, ng'urakaki nai esimu duo nimilep bei, kake kaidim si atoosho, kaidim atijing'ie ele kuna tokiting e Internet naji no WhatsApp, ata Facebook, kayieu esimu naibung' Internet kake naa sidai si camera kewosh empishai aitobiraki, kake mayieu taa nai esimu nailep bei. Neeku ng'urakaki esimu duo nai naidim ainyang'u.

Ore entoki sapuk naitishp tena pisha naa kadolita ajo keetae enkare natuuduoki eimu enkop neeku ata tenaa olameyu inakop meetae enyamali enkare, keitodolu ina ajo iltungana kulo ounito endaa naa kegira aitumiya ena are aitobiru endaa nainosita.

Ore esidano e kulo paek nidolta ajo eton etii olchani naake egol piibung' enoshi moyian e aflotoxin amu ore irpaek pookin loitayuoki neshumi, niirag tenkata naado naake elelek eruoyo, nejing' ng'uesin nibung' oloshi metaa enduaran metaa kedua nibung' enoshi toki naji aflotoxin naa kiinyal irpaek asioki nemenya sii ng'uesi enaa enaa nderok, neeku neija ikununo.

ore entoki nanyor tenadol tena pisha naa kitodolu ilaisumak lesiai enkulupuoni, eettuo aabaiki olairemoni, obo loo mpuka naa kitodolu ajo keetuo aitengen.ni ni nitodol imbaa naifaa nisingatia teiatua eramatare.

ore enaiko tenaisum oltungani eniko pee eyiolou ena siai. kengas aas esiai entoki naji, plant operation neyiolou aitumia, kuna mashinini nairoshi, neyiolou enikoni tenepiki eilata, enikoni tenibelekenyi, neyakiskiha ajo isinkatia esiai pookin eseriani tenkata pookin nagira aitumia ena mashini. neeku ore enaiko tenaisum kaliki ake ajo kainyiio mbaa, nelelek eyau batisho tenkalo ninye, ashu kamaa ena mshini, kesiai naikununo aja naifaa neasi.

Ore entoki najoki olainyangani duo taata tena olong naa eilepa duo taata bei oorpayek pii amuu ore naata taata tolchambai neitu akata eigil asha neimina irpayek naa ore taata enchan apa nikibayie neitu apa eisho irpayek esidai neeku keetae duo taata engorikinoto oorpayek too stooni pookin ata ne serkali ore too wuejitin pookin neeshumishoreki neitu apa etumi irpayek esidai tenkata apa nabayieki enkesare neeku naa ore kulo kuti ootumi neilepa bei oleng kake kinyok ake aamirimirr ore too nkolongi naapuoni teneitoki Enkai aisho yiok enchan naa keitoki naa ake aadou.

ore enaikoni peyie egilunoreki kuna nyamalitin oolbaribarani, ositima, nemetumoyu, pee eilepunyeki entumoto e internet tooloshon ootalamaki, naa kimaanisha, ajo keyieu ake na ore ilarikok pookin, nisingatia, aajo ore iropiyinai oshi pookin naishoruni, mitasheiki oshi nena, siatin te tenebo, inasiai, ositima, esiai, oolbaribarani, esiai, pee etumokini naa. amu tenetumi olbaribara, netumi ositima naa ketumi internet kake pookin ake tenetum, naa tenetumi erikore, sidai, naijalie eramatare ooltunganak lenyanak, na inkata ake etumoki kuna tokitin aatabaiki iltunganak ootalamaki. kake teneku ketumi iropiyiani, nitasi nena nimishaa naa kitodolu naa ajo, metumi nena tokitin pookin tenkata naishaakino. neku iarkikok lang naji nanu aomon ajoki, ore ake pyie etumi erikore sidai netumi, intokitin pokin.

ore ena siia neme sapuk oleng tenkop ang .hoo naa ore ositima oitumiae oleng. naa oloshi lenkolong' neeku, mme ena olong'; ime kuna mashinini sapukin enkolong' kuna kutiti naalaki, enkiti enkiti. neku naa ore tenkata sapuk, naa iloshi betirini oojing ake, aitoriokino, nemeetae ena mashini. neku naa ore ena nimituiae oleng tenkop ang'.

Ore apa kibulu na ore nanu enkata nadamu kintayutuo impoosho tolchamba ashu esiai enkiremore, na ore apa kibulu kutitik amu keunisho apa mpapa, neeku kirriwari yiok olchamba pekipuo aitayu olchafu, nikintayu inasiai pookin naba enaa enenkiremore, naa ore entoki sidai nadamunye, na ore apa nakata nemenyamali esiai endaa enkoshoke tenkaraki tenaa mpoosho etumi tenaa nkwashen, na kisaidia apa ewueji sapuk oleng.

ore eimu teknolojia netaa taata ketumokini aatushum iropiyiani too simui nipungusa ina esiai empurore, eetae sii enkoitoi ebenki, kidimi aatipik ioiyiani ebenki, nishum nilo ainguaa, nilotu aitayu orkekun oba anaa oliyieu intumia enkadi ino. ashu ilotu ake benki nijo iyieu nintayu iropiyiani.te nkoitoi te nkoitoi naa, amu kitaikini oltungani account enye neeku kidim oltunganak aatushum iropiyiani enye too simui enye neshum sii too mbekii enye.

ore egolikinoto sapuk natum iltungan teneya isilen tenkoitoi emutandao. naa ore oshi nena ropiyiani, nemegira enkata sapuk, ena benki sapuk e kenya aitasheki. neeku kelo naa kisapuk enchukunoto. ore faida oo nena ropiyiani oshi naa ketii shumata sapuk,,neeku naaa kelo naa kilep alang ana teniya ninye naji te benki. ore enchukunoto enye naa kegol amu kilep bei oleng. ore sii enkae, ee kelo naa ekintanyaml teninchiliwa eitu ilak naa ekintanyamal lelo tunganak nikintala eseriani.

ore enaikununo kidim ebenki atareto iltururi, eimu enkoitoi naishorieki iropiyiani esile, natii abori enchukunoto enye. ore faida nashuku nena ropiyiani, naa kiti ashu metiii pi.neeku ipopuo ake asishore nishukoki embenki iropiyiani enyenak kake inotito intae faidda. eidim sii benki, ataa kisum iltururi, neutaa nitengen anaiko tenepuo aitumia iropiyiani naaba anaa inashooki ninche.

oe ena pisha, nitodolu ilainiini le simu, aiteru apa ore eda naijo kisapuk penyo, naa olaini apa ledukuya, eewuo apa ninye eibung'a nitoki aaku keoroyu, nintayu ilo lotii katikati. ore taa ologirae aitumia naa ilo kiti oleng. eetae naa ina kinyi oleng' naa ninye taat eji microsim naa ninye taata egirae aitumia, too simui ekisasa, ore eda sapuk naa ninye apa niater alotu kake, kimbuga apa aa nabo, aa ore tenakata vile nara katitin uni, naa nabo apaek, naa ninye apa naiteru alotu naa olaini apa le Safaricom ninye apa olaini oitumiae te nkata sapuk airorie neoshi esimu.